Mahũthĩro ma ciringi ĩmwe bũrũri-inĩ nĩ macenjetie mũno na mahinda. Mĩaka-inĩ ya ngiri ĩmwe na magana kenda ma mĩrongo ĩtandatũ, ciringi ĩmwe ya Kenya nĩ yagũraga mũgate, ngathĩti kana kĩbiriti. Kuuma mwaka wa ngiri igĩrĩ nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, ciringi nĩ yanjĩrĩirie kwaga hinya nĩ ũndũ wa economy gũthũka. Hĩndĩ ĩyo ciringi yagũraga kĩndũ kĩnini ta thwiti kana karatathi ka nylon. Ihinda rĩrĩ nĩguo indo nyingĩ ciagĩire goro na ũguo kwagithia ciringi ĩmwe hinya. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩire andũ kũhũthagĩra mbeca nene gũkĩra ciringi. Na rĩu indo nyingĩ ciendagio kuma ciringi ithano, ikũmi, kĩbao kana mĩrongo ĩtano. Mĩhũthĩre ya ciringi ĩmwe nĩ ĩnyihĩtio mũno, nĩ tondũ rĩu andũ aingĩ marahũthĩra M-Pesa. Ũmũthĩ ũyũ ciringi ĩmwe ndĩngĩgũra kĩndũ na ĩhũthĩkaga mũno harĩ gũcokia cĩnji.

Waru nĩ irio ciĩ ngumo mũno bũrũri-inĩ witũ. Waru nĩcio cia kerĩ iria ihũthagĩrwo mũno thutha wa mbembe. Irio ici nĩcirugagwo na njĩra nyingĩ ta gũtherũkia, gũkima, gũtukania na nyama kana kũruga chips waru nĩ ũkũragio kauntĩ-inĩ nyingĩ ta Nyandarũa, Mĩrũ, Nakuru, Kiambu , Narok , Uasin-Gishu na Bomet. Andũ arĩa maikaraga kauntĩ-inĩ ici nĩmendagia waru nĩguo makahota kũona mbeca cia gũĩka maũndũ mangĩ , nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya waru ta cangi, tigoni, kenya-mpya na mĩrũ. Waru nĩũgũmagĩrwo nĩ mathĩna ta ma mĩrimũ, kũaga mbeũ njega cia kũhanda na kũaga njĩra njega ya kũiga waru rĩrĩa ũrĩ mũingĩ.